Gũthondeka ithandũkũ rĩa matimũ nĩ ũhoro wa kawaida kwĩ mbeũ njĩthĩ nĩ gũkorwo atĩ rĩrĩ, nĩgũo mahũthagĩra kũhuhana na kũendana. O na kũtũmanĩra ngeithi kwĩ mũndũ wa the other gender mũndũ wa mũhĩrĩga ũcio ũngĩ. Ningĩ ũhoro wa kũhũrũthĩra gas, gũkũ andũ othe andũ aingĩ andũ namba nyingĩ ya andũ mahũthagĩra gas kũruga tondũ nĩ gũkũ mĩhaka-inĩ ya taũni.

Mawũiguithanio ma wonjoria manyitaga itemi rĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩmi mahota kũiguithania kana ũhoro wa wonjoria wahota kũiguithanĩrio, andũ nĩ mahotaga kũmenya mathĩna marĩa maramagia thĩiniĩ wa wendia na ũguri wa indo thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Ningĩ, ũhotaga gũteithĩrĩria kũhota kũheana indo kĩrĩa standard njega, indo cia gĩthimi kĩega, indo cia ũkinyanĩru, ĩ cikinyanĩire kũrĩo nĩ mũingĩ, o na kana kũendio mabũrũri-inĩ mangĩ ma nanja. O na ningĩ makahota gũteithĩrĩria mũrĩmi mũnini ũrĩa ũrahinyĩrĩrio nĩ mathĩna kũrĩa kũrĩa haya mĩcii-inĩ kũrĩa kũrĩa mĩgũnda-inĩ, atarĩ na ũndũ atarĩ na ũmenyo ũrĩa angĩteithĩka, akahota makahota kũaranĩria mageetha kĩhonia. Ningĩ, ũteithagĩrĩria kũheana irio cia irio cia gũkinyanĩra na kũheana mathĩna mao kwĩ kũrĩ anene ao a bũrũri na kũrĩ atongoria ao.

Maũndũ marĩa mabataranagia nĩguo mũndũ aingĩrie indo cia ũrĩmi bũrũri-inĩ, ũndũ wa mbere nĩ marũa kũingĩria indo kuuma bũrũri ũngĩ, maya maheanagwo nĩ rũhonge rwa KEPHIS, kana rũhonge rwa Direct Services. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ, nĩ kũrora ũtheru wa indo icio ũraingĩria ũhana atĩa, kana citirĩ na mĩrimũ, kana citirĩ na tũnyamũ tũothe tũngĩrehera tũngĩkorwo tũkĩ interfer na ũgima wa mwĩrĩ wa andũ arĩa marahũthĩra, kana ũndũ ũrĩa cirooka gwĩka. Ũndũ ũngĩ nĩ ũhoro wa ũkinyanĩria wa ikĩro, kũrĩa kũroragwo nĩ rũhonge rwa KEBS. Ningĩ nĩ maroraga, ningĩ nĩ ũroragwo ũhoro wa ũrĩa ũrarĩha igoti rĩaku na ũhoro wa ũhoro ũrĩa ũrĩhaga magoti maku, na ũhoro ũrĩa ũteithagĩrĩria thirikari thĩiniĩ wa ũrĩmi. Ningĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ũhoro wa kũ pack, kwĩ ĩka ũria kwĩ ĩkĩra indo na gũcihe marĩtwa. No mũhaka ũkĩrehe kĩndũ kĩu ũrarehe, ũkorwo wĩ registert ĩte ũhoro wa kũrehaga indo kuuma nja wa bũrũri na gũci label, ũgacihe marĩtwa o na gũciiga thĩiniĩ wa wa gĩkĩro fulani. Ningĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ũhoro wa kũaranĩria na marũhonge ma kĩrĩa ma thirikari ta KEPHIS, magakwĩra ũhoro wa wakinyia indo ciaku, ũrĩa-